Ahero mar dhiang' kendo mawuok e kambi miluongo ni KCC kata brookside . Ahinya brookside ahero nikech kikete kata kiloso kode chai , to opoto maber kendo en gi ndhadhu ahinya moloyo moko go duto.

Mae opingo kendo en e lwet ng'at ma dichuo. Ng'ani samoro ondhiye kod askeche ni okoso. Nyalo bedo ni okoso kata okwelo .Inya ndhiyi ne gik mopogore opogre to sama polise omaki mondo kik iyimbgi gi ng'wech, gikawo opingo to gitwe go lweteni sama gidwa teri e cell.

Mago rowere to gichung' ka giloso e mbele rowere wetegi. Nyalo bedo ni gitimo gik mopogore opogre samoro gipuonjo rowere wetegi ewi weche mag piny manyasani .Nyalo bedo kendo ni giwuoyo ewi weche somo , nyalo bedo bende ni giloso ewi weche madhi gi yudhe.

Mae jatugo marahuma, mane iluongoni, ma iluongoni Congestina Achieng'. Mane tugo tuk boxing ne piny Kenya. Congestina, e lwete omako gigo manyiso loch mane oloyo ndalo mane otugo tugo mar boxing.

Mae lipodno mar higa mar elufa riyo prariyo gadek. En lipodno migolo higa ka higa ewi Nairobi security exchange limited kambi no ma deal gi security exchange e buo keno.

Jii petho e bath ndara sanasana jo ohand aswekra ma onge kod dukni. Gipedho ogunde kata sitonde moger minyalo ting' ma godhiambo kochopo to gigolo. To ka giseketo sitonde gigi to gipedho mwandu gi kaeto gi keto mavul to koro gibet ka girito jonyiewo .Mar ariyo nitie jomatiyo tij ting'o misigo ne jomoko. Kaponi ibudhe chiwo iyudo ka misiki pek moloyo nitiere jogo matiyo tij ting'o misigo kaeto ichulo gi.

Mae en kar budho moger e tie aora sanasana ilime kod jogo mohero weche aluora, mohero bunge, mohero neno kaka gigo manyasaye nochueyo chalo. Welo go nyalo bedo welo maya e piny kae kenya ka kata welo ma oko midendo gi dho ng'ere ni international tourists

Rawera no loso kod rowere wetene nyalo bedo ni giwacho weche mag puonj mag civic education. Kata nyalo bedo ni en kata barasa ma itiyo go kuom chiwo lendo e gweng' kata kaka barasa mar chif. To kok kamano rawera no nyalo bedo ni en gi tiegruok moro koro ojiwo rowere wetene e weche mopogre opogore.

Mae dero kendo e kinde machon noja yudre e i mieche duto. Kopogore gi sani ma tek mondi nwang' e mieche ma sani, chon mier ka mier ne nigi dero ma koseka cham, to kanyo ema nikene.

Magi funde kata makanika matiyo tij loso tael mar gari ma oyudo pucnture kata okethore. Nyalo bedo ni giloso nyaka mag ndiga kata kofuong'ore to giketo pumsi. Gin jo jua kali ma konyo weg we, weg geche, weg ndigni kata weg apiko koyudo chandruok.

Mae adhola manie kor ng'ato to chalo adhola mar lisasi mowuok e bunde . Kok kamano to nyalo bedo ni nitie gimochuoyo jalno e kore to remo wuok.